Kengas sirkali aitengen ntoiwuo ajo keisidai teneyai nkera sukul, amu inakata etum engeno neponaa nkera eniko ebulu, kitoki sii sirkali aya entoki naji sensus neakikisha ajo kikeni nkera pookin neyai inkar enye ,nkera pookin ntaiwoki pee eyakikishae ajo eshomoito sukul tenkata naishaa ,nitoki sii sirkali aishoyo enkisuma epesho toosukulini eserkali pee eidim ntoiwuo aatalaaki nkera nena kuti ropiyiani nepuo nkera pookin sukul.

Ore enedukuya, ore nkera nemedolisho, naa koshori oshi entoki naji braille, naitumia egira aisuma. Ore ina toki, naa kisaidia nkera nemedolisho amu, keyiolou enkerai ajo kakwa tokiting natii ine, neyiolou si aisoma itu egira aitumia nkaik enyanak, neyiolou pi eniko, nisaidia si ena technology amu, kitoki aisho irmalimuni peyiolou eniko peretu nena kera nemedolisho, nisho neyiolou si inkulie tokiting naidim ake aishoo nkera pee idim aisumata tesidai.

Yiolo kenya negira apik nkoitoi nagira aisaidia nkera amu tenatechnology ngejuk amu ore enekwanza inyangutua, inyangakita sukuulini computers, otablets naidim nena kera aisumare tesukuul , enyakita sii aingoru nkoitoi ngejuko naitoki aponarie enkisuma onkera ,enyakita sii ayau CBC aa enkisuma nagira aitelelek enkisuma onkera amu yiolo enedukuya yiolo enkerai naa kidim enkerai atayiolo entoki oshi nanyor , nesujaa inewueji neyiolou ,neyau sii enatechnology inakisuma peyiolou enkerai ajo kaalo alotie natum sii entoki sidai tenakisuma.

Ore enedukuya ,ore internet naa kilepunyie enkisuma amu kidim enkerai ne nejing internet ningoru materials ashu ntokitin naret tenkisuma enye naa ore sii internet naa kidim ninye anoto entoki araka nemidim iyie anoto openy miata internet naa kegira , keretu sii inakerai egira aisuma araka ,yiolo sii internet naa kitoki ainguraki enkerai , videos ompishai nadol ,nidim enkerai atayiolo mbaa kumok naingwaa inasiai neyiolou araka ashu ibung inasiai araka nidim atayiolo nedamu sii oleng amu etoduaa empisha naa keretu ina temaisha enye egira aisuma.

Ore enedukuya naa ore portal naa ewueji naitobirua sukuul ashu platform naitobirua sukuul pee epikaki inkera imbaa nagira aasa tesukul ashu nayieu neesa nees sukuul yiolo sii portal naa kepikakini inkera results enye nedol kedol sii enaa ketalaa iropiani enye esukuul naa ore eniko peilepie enkiroroto tiatua irmualimuni onkera naa ore enedol inkera imbaa nagira aasa imbaa natipikaki portal naa keponu aikilikuan irmualimuni peyiolou imbaa nagira aasa neyiolou sii maana enye neyiolou ajo kanyoo pegirae aas ina kitoki sii aretu amu ore enetu epikakini enkerai marks enenak portal naa kelo airorie ormualimui neyiolou ajo kanyio peetu epiki naa nena oitoi egirae aitobiru tenakop.

Egira tinakata enkop pookin aimaa embaye oropiyiani amu ore iropiani tenakata netaa kegol entumoto enye naa kegol sii egira iltung'anak aing'oru isiaitin amu ore tina kata naa ore oltung'ani lotum esiai naa oltung'ani ake loota connection oltung'ani lotii ina siai peretu peejing inewueji egira sii nkulie kuapi aimaa engolikinoto aa kesha nenap inkajijik nenap iltung'anak neye dii ninye irkulie naa kegol ina oleng eetae sii embaye olameitin naa keponu inkuapi torishat napaasha naa enelotu sii oshi olameyu naa entoki torrono ina amu kelauni indaiki negolu maisha neye neye intokiting kumok amu keye inkishu ormasae oltung'anak pookin kitoki sii keye inye iltung'anak tenkaraki meeta endaa nanya neye tesumash keeku sii meetae enkare ne neya ina.

Ore enedukuya naa ore entoki nayau iltalii enakop naa keponu inye kwanz adol ilrmaasae amu itu aekata edol ninche irmaasae niaku keponu adol enkishopie ormaasae ewueji neton, netonita ninche keponu sii nedol inkishu enye nedol ajo kanyio nagira iltung'anak aimaa tinewueji anaa kishop iltung'anak inkilani tokuna kuapi keponu sii adol eh ing'uesi naijio eh iltomia neponu sii adol ing'uesi akeyie natii enakop keponu sii adol ajo kai dii iko kenya egira arikoo iltung'anak lenye naa kaji etiu inye maisha tenakop neponu sii atoni too tonkatitin naa kirobi nkuapi enye neponu atoni tenkarake yiolo enakop naa ketii ake enkolong poki kata.

Ore enedukuya naa ore sinkoliotin loorkokoyo ashu loorkulie tunganak naa keyau naboisho atua iltunganak pookin amu kengas kwanza aimaki imbaa pookin nagira kulo tunganak pookin aimaa aa irmaasae , irkokoyo, iltunganak akeyie pookin , nibung iwuetin pookin negira iltunganak aimaa neyau sii suluhisho egira ainosu aitoki tilo sinkolio , nibunga iltunganak tenkaraki yiolo kulo tunganak nemegira ake ainguraa eniko ninche tenetum pisadia ate kake keyieu neretu kila mtu tolosho lenye .

Ore enedukuya naa yiolo iltung'anak okishin ashu inkera naa ikintodol enyorrata teniaku tenikiaku tenebo oninche tosiaitin pookin naata ikirorie sii amu mishia ning'uari oltung'ani etii ake iwuejitin openy ikintoki sii aitodol ajo yiolo kuna toiwuo nikiata siiyiok naa intoiwuo ang pookin ikiretu sii eneeta engoloto tosiaitin enye anaa enikidol ajo miidim intoiwuo enye uh awaita sukuul ikindim atiaki intoiwuo ang peretu ninche yiolo sii enkae naa eh ikincho ninche nafasi peitodolu ajo kakwa nyamalitin nyamalitin egira ninche aimaa aa inkera okishin niking'oru enikinko pee kiretu ninche tonkoitoi nayieu.

Ore esiai eteknolojia naa kegira ninye aretu yiok kingira aas isiatin kumok amu kegira iltunganak pookin ayiolou ashu egira angamu inateknology neyiolou eniko peitumia aret kewon alang apa egirae aany , neenyi nkoitoi ngejuko nagira aponu aret iyiok. Egira sii teknolojia aretu maishaa ang amu ketii iltunganak lemeeta isiatin aa lopuo siatin kuna eoffice kake ore tenkaraki tenknolojia keetae isiatin naa kidim oltungani ataasa tiang tesimu enye ashu telaptop nelaki ninye netum iropiyiani neendelea maisha enye enaa enayieu.

Ketii erishata nikishomoito apa ee my longonot. nikipuo aadol ajo kainyioo oshi natii ine. ore entoki nagira, nemarikino tine naa ore kigira ailepie aapuo shumata, eilo mountain ee Kara apa nanu kiti oleng. kake kegol Ina siai igira ailepie. ore agira ailep te wueji naa nanu ake openly. nainepu olasurai logira ake airag tine. nairut oleng. amu maidim ake aishira, naa nanu ake openly natii ine. Naa atunguayie duo ntoiwuo ainei. kiboita oo aa kira ake nkera .ormualimuni. naitagol kewon nalo nemarikino aikata Ina safari.

Ore intumoritin nagirae nagira isukulini awosh ashu olosho naa kegira aretu inkera tenkisuma amu keng'asi aliki intoiwuo enegira inkera aikunari tenkisuma enye neyiolou enaa kegira aikunari tesidai naa entoki sidai ina tontoiwuo naa kitoki sininche aretu inkera pii peaku kegira aas esidai oleng enemegira sii aas enaishia naa kitoki intoiwuo ajing'aki enkisuma neyiolou ajo kanyio nagira aisumbua ashu kanyio nagira amitiki pees esidai neretu ina sukulini amu kilep enkisuma inakata.

Ore emasho sapuk nashomo naa graduation apa naa ore apa inagraduation naa kisapuk oleng amu etaasa esiai sapuk ilo tungani logira apa aigraduate amu isume tenkata naado nebau enkata nagira sininye aidip sukuul naa entoki sidai ina iterua apa tegoloto kake idipa tesidai , naitukuj nanu ina, nayieu sinanu naisuma paigraduate natum esiai ai natum sii nkardasini ainei pe atum sinanu heshima ai tolosho ,ee

Ore enkoitoi edukuya naisumieki nkera enkikenisho naa kengasi kwanza aisho nkiek pee eyiolou eniko pee ikien neyiolou ajo kaja . Kishori sii nkasudani niken siiniche , neyiolou sii enikoni tenikeni , enitayuni ashu enitushuli pookin . Yiolo enkae, enkae oitoi naa kerik irmwalimuni inkera orbaribara nitodol eniko pee iken ingarin pookin nagira aim ine , neyiolou , nidim sii ataas inasiai.

Ore esidano echat gpt naa ingas aisaidia ashu aretu ingira aas esiai naata ee enkata ninchooyo ashu deadline , ikiretu nikisaidia sii aisho majibu naitoriori nindim ataasa inasiai tenkoitoi naishiaa . Ore entoroni naa yiolo chat gpt naa ikinko metaa miyieu ninye nisuma duo oleng amu iyiolo ake ajo katum ake majibu naas esiai neeku minchugulikanare duo oleng inasiai.

Ore library ormutandao naa entoki sidai ina amu indim anoto mbukui araka ituilo alo ainyiangu kake iterutua siniche ailepie eninko tenitum kuna bukui amu kingas alak iropiyiani pitum anoto inabuku alang apa aa ekinchori ake itulak aetoki naa kitono amu kegira ailepie enkisuma tolosho lekenya amu ketii iltunganak lemidim ainyiangutu nena bukui toldukai kake keponu aya nena bukui te tormutandao kake etaa sininche kegira amir nena bukui negolu naa maisha teine .

Ore ormutandao leyoutube naa etareto nkera tenkisuma enye amu yiolo enitu iyiolou entoki duo nagirae aisum , aisumisho tedarasa naa indim ashomo youtube , nidol entoki nanyanyukie ina, niyiolou eninko ashu nisum , nisum inaduo tokitin naisumaki tedarasa , niyiolou si siyie enagirae duo aas . Kisidai sii amu ekintoki ninye aisho nkulie tokitin neitu duo ninye eji tedarasa niyiolou iyie imbaa kumok alang iladuo lotii darasa. Kisidai sii amu ikintoki aa aliki mbaa kumok ashu kibol elukunya nidol iwuetin kumok naasieki nena siatin nagirae duo aisum , niyiolou iyie imbaa kumok.

Ore eneiko tekinoloji tenilepie isukulini eshumata naa keng'as ailepie imaks najing'ieki nenasukulini, neyau sii metaa ore inasukul naa ketaa maitaji kumok enaa kishaa enkerai neeta intiketi kumok tengaraki tenkisuma enye, ore tengaraki Ina nilep inasukul amukegol epuo inkera nemeidim intoiwuo enye pee elaaki niche neneropiyiani nilep inasukul oleng neeku ore inkera naidim atas Ina siai onena naipotokoki.

Ore ntiivini naa kengas aingoru nena sukuulini naata enkisuma eshumata neyiolou ajo kaji iko inkera pisuma tenena sukuulini ,neyiolou sii ajo kainyioo easi tinasukuul , kaji ikoni pejingi inasukuul , kai iko irmwalimuni tenisum nena kera , yiolo peyiolou nena pookin neyaun ninche inakisuma natayiolito ninche tina sukuul , neyau aitodolu tetv , nitengen iltunganak lekenya ajo yiolo enikonji nena kera naa ketum enkisuma sidai nilepu enkisuma tenkaraki ntokitin nagirae ajoki tetv . Yiolo sii enkae naa yiolo tetv naa keyau ninche enkiguran oonkera naitodolu enkisuma napaasha , neyiolou nena kera nisuma tine , eyau sii ntokitin naji test tetv naidim inkera ataas neyiolo majibu nebolo elukunya enye neyiolou im`baa kumok.

ore nena baa natii nena bukui kitoki sii aitodolu eniko pee eyiolou ilmalimuni, atiaki inkera tankaraki inkera napaasha amu kegira nadii enkisuma aibelekenya too inkatitin pooki, aigoru ilmalimuni kumok oidim inasiai oidim neliki inkera ibaa kumok ore naa esi najia naa keyiolou lelo malimuni enesi egirai aisum nena kera.

Ore eniko intoiwuo ormualimuni logira aisum inkera egira ang'amu esidano enkiteng'ena onkera enye naa keng'as ainining'u inkera aitobiraki amu ore apa neminining'uni inkera oleng kake egiraaimbaa aibadilika netaa kening'i inkera keng'as entoiwuoi ai ainining enkerai entoki nagira ajoki wentoki naisumaki neyiolou sininye enkiti toki naing'ua ine naa keret sininye kitoki sii eneyiolou ajo kegira enkerai enye aas esidai nisho ninye zawadi ning'uraki ntokiting kulie naisum, naisumare peponaa ina ng'eno enye.

Ore enedukuya naa ore enkisuma emakeon naa kegol amu internet pooki toki ,na ore sii elaata internet naa kegol amu ketii iltunganak lemeeta ropiyiani kumok kake aiterutua aisumare internet naa neitoki nagol ina amu tenilau ina interet nemisim naa ina olong ore enkae naa ore ina keisuma iyieu ake egira aingor pee isuma ashu tenitusuma ,ore pee eitu isuma naa olchauri lino neeku kegol ina bae. ore enkae kegol sii iropiyiani naalaki tine amu ketii ntokiting kumok ninyangu inyangu esimu ,ninyangu tablet ninyangu nena bukui ningira aisum tine nilak sii internet neeku kegol ina kisuma.

Iyiolo teduata ai iyiolo ilo polosie naa entoki sidai Ina, amu meetae megirae aaara teilo polosie biashara ake egirae aas, tesidano, negirae sii iltunganak atume intokitin te Uganda aasishore te Kenya, netum sii iltunganak le uganda, intokitin e Kenya naapuo ninche aasishore, ore enkae naa kegirae sii ilo polosie aisho Kenya taxes amu kegirae aas biashara tene, naa kegira iltunganak aapuonu, egira aapuo. neeku kelakitae Ina ine wueji. ore enkae kegira sii ninche Uganda aatum taxes naa kegira ninche aitalaku. ore enkae naa kisidai amu, kegira iltunganak aayiolounu teine wueji,,netum sii iltunganak nkulie damunot nemeeta apa egira airorie iltunganak le uganda negirae sii ninche Ile Uganda aayiolou imbaa sidain ashu ntorok natii ena Kenya.

Ore erikore e Ruto naa majo kanyorr amu meeta entoki nanyorr tine terikore enye kake kanyorr isiaitin nagira ninye aas amu etang'asa ninye ashetaki iltung'anak inkajijik naa kelelek eh bei nagirae alaak piiton tine enyaaka sii ashetaki irmaasae le narok isokonini kumok towuejitin pookin eteshetaka sininye iltung'anak le kajiado metaa ore iwuejitin pookin naa keeta ososkoni laa mee iwuejitin ake inkunyinyi wuejitin eetae kake ewueji sapuk natii biashara pookin naindim anoto ntokitin pookin tine enyaaka sii egirae aitobirr irbaribarani ata duo ma me mekumok kake egirae sii akeyie aitobirr pee memyamalu iltung'anak egira aapuo tewueji nebo wenkae.

Ore Raila naa oltung'ani otaa terikore oyieu apa erikore tenkata sapuk naa ore ninye naa itutumo ninye kenya aitoki tenkaraki ore apa tenkata edukuya neyeuo neeku tenebo o Uhuru nesheti kenya tenebo enyaaka sii nitoki aaku olarikoni onare pelotu nibung'are Ruto nitoki ake aas enaishia negira sii kenya alo ewueji neishia tenkaraki ketii Raila tenebo oltung'anak le kenya negira aibung'are sirkali ara ata duo uh olarikoni ninye le opposition apa.

Ore eramatare olosho lekawaida naa keret esiai ongwesi amu kengas kwansa iltunganak ayiolou ajo ore ngwesin naa kegira ayau iropiyiani kenya amu keponu iltungank loingwaa nkwapi eboo neponu aingor nena ngwesin ekenya netumi iropiyiani. Ore sii enkae naa aaku sii iltunganak aaku megira aar nena ngwesin tenkaraki keyiolo ajo keyau ninche embae sidai olosho leKenya , neeku keramati tesidai neyiolo, neeku sii memirareki ,nikienori toowueti sidan , nishooyo sii iltunganak lekenya ilchambai lenye peku parks toowuetin netaa kegira ingwesi asotore.

Ore te samburu national reserve naa ketii ngwesin naijo ,iltomia naa irkumok ninye naa ore etii ine naa keisidai amu kedumunye iltunganak nepuo mpaka samburu nepuo aingor lelo tomia neyiolou ajo kaji oshi etiu oltome ,kainyoo maana iltomia naa keisidai ina bae oleng ,naa ore sii etii ine ore inakaonty esamburu naa kegira ninye eilepu tenkaraki ina risaff.

Ore egirae aas esiai tenebo naa kengas kwansa ayau iltunganak tenebo , neyau sii entoki naji naboisho naa ore egirae aasisho tenebo naa keyieuni oshi netumi entoki nabo temwisho inasiai. Yiolo sii egirae aasisho naa kegirae aasisho peetumi musaada amu ketii mpukunot kumok emusaada elelek aa musaada oropiyiani, musaada endaa , musaada ontokin ,imali naijo nkishu , ntare naa ore egirae aponu tenebo naa kisidai amu kengasi aitobiru olturur laa ketii iltunganak tenebo, neyiolou kulo tunganak ajo musaada yiok kiyieu. Ore peyiolouni nejia , yiolo egirae aasisho tenebo , neyauni ntokitin napaasha naa kisaidia ninche amu kitoki ayiolou ajo, kitoki aatum engeno sapuk , netum sii inamusaada nayieu naingwaa sirkali ashu iltunganak lotii ake tenebo oninche , neretuni nilepunyie ilo turur lenye .

ore somali naa ketii niche wejitin naa kemanita ingwesin , naa kegol amu ore pee itii eweji nemanita igwesin naa miyiolo enkata naaku torok lelong'uesin nepuonu neer intae, naa ore enaasita isomali pee etoni tenebo neyas sii eramatare enye naa ketang'asa ninche aayiolou maana enana ng'uesin neyiolou intokitin naanyor kuna ng'uesin wanaiba neleleku naa esiai enye amu tiniyiolou entoki nanyor wenaiba nena ng'uesin naa ing'uaa enatoki naiba pee mie naa inakata etumoki ataas esiai enye aitobiraki neeku ninche itung'anak karsisi.

Ore nena ngwesin naanya nkulie enaa irngatunyoo naa kengas niche aret ate amu tenitu enya nena gwesin naijo antelop naa kee ,neeku kengas ninche aingoru nena gwesin nenya ,ore pee enya nena gwesin naa kitoki siininche aaku kutik neeku meishunye nkujit naagira anya ,amu ore paa kumok ngwesin naagira anya nkujit ,amu ore pee eku kutik nena kujit negolu sii egira aingoru enda ,neeku keretu ninye orgatuny tenenya nabo enye amu ore endaa naijo duo pee enya ina nabo neeku enekulie.

Ore garisa etagasa ninche ngwesin natii ine aisaidia niche amu ore eetae ngwesin tenkop naaakeponu iltunganak aingor nelak ninche ropiyiani ,netubulua garissa netum sii enkare tenkaraki ketii Nena gwesin nayautua ropiyiani enkop enye, yiolo sii ina neipungusa earare oogwesin amu keer apa ninche gwesin tenkaraki meyiolo esidano enye ,neeku ore tinakata ketii ngwesin ine nemookure egirae aar tenkaraki kegira ayaki niche faida sapuk.

etangasaki aitodolu esidano eramaatare oonkishu ,olukunkuni, ontare ontokiting akeyie naramati toonkangitie ,ore pee eyiolouni esidano enye ,neyieu iltunganak kumok netum nena gwesin naapiki nkangitie pee etum siininche faida ,yiolo pee eiteru ltunganak apik nkishu aa kumok nilipunye sii iltunganak toonkangitie enye ,neeku iltunganak sapukin netumi ropiyiani neesi mbaa kumok. yiolo ina toki eramatare neeku sapuk tolosho pookin.

Ore imasaa naitumiay egirae aitobir imotorik naa kengasi kwansa aitumia enkare , inkiri nagirae ayiengu tenkine , tenkiteng , toontokitin akeyie nateyiengaki . Kitokini sii aitumia irkiek loltimi ,loitayuni neyieruni tenebo wenaare onkiri paa ketumi taa motorik naoki naa ore motorik naa keretu oltungani tosesen lenye amu ingas kwansa aituku osesen , enkitoki sii aisho engolo too kwa mifupa toloik , ekiretu tine naa kisidai sii tosesen lino amu ekintoki aisho egoloto.

Ore iltunganak liapa naa engas ninche eyiolou eniko tenitobiru ina katini, ore pee eitobiru naa kitoki aapik ntokiting sidain natum oltungani teneitu egil tau. yiolo sii enkae naa kitoki aitukuj oltungani pee etum ngufu naendelea tesiai enye pemegila ake tau tenkaraki eitu apa egelu ilo tungani otii nekatini nagirae ainosie.

Majo keetae enkomono ,enkomono naasi egirae aor inkiri amu entoki naa etamooki temurua ang aa kenyae ake nkiri nidipi neoki motorik, kake kajo kishaa neetae enkomono egirae aomonoki nenakiri eton itu enyae nemayiani.

Ore elelero kiti nemekure engira anap imbaa kumok naatae apa tenakata amu etaa ninche mbaa ngejuko nayieu temaisha enye neyau orkwak ngejuk , neyau mbaa akeyie kumok nagira adol toetin kumok negira siniche aas , neeku majo nanu keetae , kegira ninche ainguraa orkereri amu esiai apa ina oltunganak liapa oleng.

Ee ketii enkolong nagira aas esiai tolduka paidip enkisuma ai eform four napuku tiang aloito esiai agira alo amir ntokitin oshi namirita amu meenai esiai kake kara nanu olaisiayiani, naipang tiang naingoru oltuktuk naya esiai ,nangas alayu naloolo toonkejek mpaka ewueji nanoto oltuktuk naya esiai, ore tinewueji nalimu ajo ore tenkopang naa kegol elototo ingira aingwaa ang mpaka esiai amu meetae ntokitin naya iltunganak isiatin naijo ngarin kumok ashu iltukituki imbaatika ake nitum obo ashu ilau nilo toonkejek inonok neeku kegol inasiai oleng elototo.